Wambere nĩ mĩnoga ĩrĩa yumanaga na maũndũ ta kũrĩma, kũhanda, oho na kũgetha. Wakerĩ nĩ tũrĩmi na tũtambi, tũrĩa tũcũngagĩrĩria mĩmera yaku wagetha ĩkorwo ĩ nini, oho na kũmĩũraga ĩmwe yao, na gũcũngĩrĩria magetha gũkorwo me manini.